Ngi'ch mar kor lwasi. Ber ahinya ka jopur ng'eyo ni ng'ich maromo nade ni e kor lwasi. Nimar kaging'eyo, to konyogi pengo tijegi mopogore opogore ma samoro ok nyal dwaro kata nyalodwaro ng'ich mar kor lwasi. Koro ja lony mar joma tiegre puonjo kanyakla mar jopur ber ahinya kokonyo puonjo jopur kaka itiyo gi masindno mondo ging'e ni ng'ich mar kor lwasi to romo nade. Kapo ni ng'ich no ng'eny ahinya to jomoko oh ohero moyo oduma ka ng'ich mar kor lwasi no ng'eny. To kendo nyalo konyo gi bende ng'eyo ni kor llwasi ka ang'o ma dhiye mbele.

e-citizen koro yo ma inyalo bedo kanyakla gi e-citizen en ni koro nyakibed ni in gi namba ni gi namba opande ma nyalo konyi mondo indikri e e-citizen. Mar ariyo, onego bed ni in gi simo kata yo minyalo donjo go e yi mbui mondo indikri e e-citizen. Koro e yi e-citizen nyaka indikri e yi mbui mondo mi koki donje. Koro mokwongo ibodhi e yi mbuyi kanyo to indikori kaka ja kanyo mar e-citizen. To kapok indikori to ibirong'eyo ni ang'owa gini ma ni e yi e-citizen kanyo. Gin ang'omana bokonye kata nyalokonyi ka in e yi e-citizen. Koro nyaka ing'iye maber midwaro ni en mane.

An iluonga ni Hellen agoyo simo ni. Ka awuok e gweng' mar Migori, afwenyo ni nitiere gik mung'ado ung'ado e akount na to ok ane ka mora. Be unyalo lero na gimomiyo gigi ong'adi. To kane pok ung'ado, ang'o manomonou gochona mondo ulera gimomiyo ing'adogi. An gik mochochni ochochni gi ok ahero. Koro amiyou dakika matin mondo ulera gimomiyo ung'ado pesana to be kok unyalera malong'o to abiro donjo nu mondo wayal mondo uwach gimomiyo ne ung'ado pesana ma ok upenja to kendo ung'ado gi mang'eny.

Amina, akwayi ni gi e thuolo ma sani wadhi riwore kanyakla gi jok mamoko gi osiepe mondo wadhi wane nyithi kiye e thuolo mar pasakani. Koro nakwayi nikech e odiochienga mokwongo mar dhi neno nyithi kiye gi, ne adwaro ni ibed achiel kuom osiepega ma wadhi godo neno nyithi kiye gi. Koro be dang' iriwri kodwa? manakwayi mondo mi kik ilew mondo wadhi wane nyithindo gi kar ot kuma gidakie.

Koro mama wa kwaya mondo akonye kaka dang' oyaw akount e Kilimall. Mokwongo Kilimall en chiro mar mbui. Ochalo kaka Jumia. Koro abiro lero ne maber ni anto tok ang'eyo tiyo gi Kilimall ahinya to abiro kone kaka inyalo ti gi Jumia nikech gichalre. To mokwongo abiro kone ni kiyawo akount mar Jumia nyaka obed ni en gi mbui kata simu madonjo. Koro ibiro dhi e wiye kanyo to ibiro nyisi ni iyaw akount. Ibiro ndiko nyingi, namba ni mar simo, email ni. To seche moko.